Hama ĩrĩa ĩrĩa ĩhandĩtwo tuta-inĩ nĩyo ĩhotete gũkũra wega, mĩmera nĩ ĩrahota kũnyotoka maĩ wega kuuma mĩberethi-inĩ ĩrĩa ĩ tuta-inĩ, ũhandi wa irio tuta-inĩ wĩna umithio nĩ amu no gacunjĩ kanini tu ka mũgũnda gatũmĩkĩte, no irio iria no irio iria cirauma hau nĩ nyingĩ. Ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ no ũtũmĩke nĩ andũ a mataũni-inĩ arĩa marĩ na tũmĩgũnda tũnini twa gũkũria irio.

Kũrũmĩrĩra wagi wa mĩgũnda mĩnene, rũrĩrĩ rwakwa nĩ rũtungataga mahiũ mao na njĩra ya kũrĩithia. Andũ aingĩ a rũrĩrĩ rwakwa arĩa mena mahiũ, monagĩrĩra nĩ wega gũtwara mahiũ mao na bara, nĩguo mahote kũrĩa na kũnyua. To ũguo wiki, thogora wa mũtũrĩre nĩ ũcangĩre harĩ ũndũ ũyũ. Nĩ amu kũhingĩra mahiũ na kũmatuĩra, kwĩna thogora mũnene, kũrĩa andũ aingĩ a rũrũrĩ rwakwa maremagĩrĩrwo.

Ũheani wa mbeca cia HELB nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa thirikari ĩhotete kũhingia nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩmarahota kũamũkĩra gĩthomo, o ũguo nĩgũkoragwo na mũtaratara ũrĩa mũrutwo abatairie nĩ gũbwata nĩguo kũamũkĩra ũteithio wa HELB. Mbere, mũrutwo no mũhaka akorwo arĩkĩtie mathomo make ma secondary na akahota kũingĩra university kana college Kerĩ, mũrutwo nĩabataire aingĩre kĩhumo-inĩ kĩa HELB na ahote kũihũria maũndũ mothe marĩa marabatarania . O ũguo mũrutwo no mũhaka akorwo na namba ya KRA, to ũguo wiki, mũrutwo no mũhaka akorwo na guarantor nĩguo kũngĩthiĩ mũrutwo aremwo nĩ kũrĩha mbeca icio cia HELB, nĩ gũgakorwo na mũndũ akaingĩra ithenya-inĩ rĩake na akũhota kũrĩha thirĩ ũyũ wa HELB.